Ginya tiyo gi jwelni ma nie alwora marwa, ginyalo tiyo gi chumbe ma okwany okwany. Ee jwelni gi chumbe.

En tiyogi net mowinjore mopuodhi gi sirikal elupo miyo imako rech mang'eny kendo joolupo be omor kitiyo gi net mowinjore mopuodhi.

Mashin man kani ikunyo go pi kendo ng'eny ne osekoyoji endalo mar oro kata masira be okelo masira. Ng'ato be nyalo hinyre.

Mh gini en chalo kaka kama ikane chiemo ma ka oro nitie to inyagol chiemo edero to kendo ityiogo kendo en kaka mashin minya regogo.

Tich mar pidho michele en tich mabero ngima dhano nikech michele mondi michele en carbohydrates kendo miyo ngima dhano bedo ma motegno kendo ober.

En keto aluora mar kuma ipidhe rech ma en fish pond maler. Kendo jwenlni moro amora mane nyalo bedo e fish pond kar dak mar rech igolo te tobedo maler.

Ma en kwayo mag dhok, kwayo dhok wachung' e puodho makoro dhiang' kik cham puoth ng'ato, koro wageng'o dhok gimalo kanyo to wawegi gichiemo kar kendgi. Dhok wuotho kar kendgi wawuotho kodgi kae gi ka a

Magi jopur makoro kayo njugu koro kendo gifuna njugu kuom tich manegisetimo koro gifuno njugu gigolo njugu epuodho. Gin jopur mar njugu.

Ng'ama dwa uso kong'o gima ikuongo ichako idhie office mar jo municipal. Office mar jo municipal biro miyi barua kendo biromiyi i kadi mar yie uso kong'o municipal mane e kaontino. Municipal manie ekaontino, kendo ibiro bedogi barua kendo cerificate moyaye e sirikal mar kaonti maduong' Eka ibiro yieni mondo itiigo kiuso kong'o. Nikech koking'ade took deyieni mondo iusi koro nyaka ing'ad license ,manyiseni ichulo osuru kuom sirikal kuom tich mitimono.

Jalup mm si president mose eh retire Uhuru Kenyatta, oywago president ma Zambia, Edgar, kowacho ni neen president manotio maber. Eh, mano e news motuche machiegni, kooro rambirambi mare mar thoo president ma Zambia machon. President marwa maose retire ma en Uhuru Kenyatta.